Maũndũ marĩa niĩ ndoraga ngĩgũra itangi rĩa maaĩ nĩ ta, wa mbere, kambuni ya matangi macio, tondũ hena kambuni cithondekaga matangi mega kũrĩ marĩa mangĩ. Ũhoro ũyũ ũkanaga na kana kambuni ĩyo nĩ ĩthondekete itangi rĩu na material iria njega cia gũikara kahinda karaya. Wa kerĩ, nĩ kana kũrĩa ndĩragũra nĩ makuagĩra mũndũ itangi ngina gwake, mathĩna nĩ mokaga hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arekuĩra matangi ngina gwake nĩ ũndũ wa mĩkuĩre, ningĩ mũndũ nĩ agiĩkaga mũno ũhoro-inĩ ũcio. Wa gatatũ, nĩ kana nĩ ndĩrona bata wa mbeca ciakwa harĩ itangi rĩu, ũrĩa itangi rĩu rĩigana, ndingĩenda gũkorwo ngĩona hathara nĩ ũndũ wa mbeca iria ndĩraruta kana kũenderio goro, na hena kũrĩa ingĩenderio raithi.

Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa nĩ, niĩ ingiuga ciana nĩ ciana cirateithio nĩ mũndũ wa wendi mwega. Makaheo iheeo. Ũngĩrora harĩa mahũrĩirwo mbica, nĩ ũkuona handũ hau hatiĩhotete. Na ciana ici, nĩ nini, ona ingĩ nĩ nene. Mbica-inĩ ĩno mena gĩkeno, tondũ maronania iheeo irĩa mahetwo. Na mũteithia wao ee hamwe nao, na maronekana mena gĩkeno. Mũteithia ũyũ nĩ mũthũngũ, na arateithia andũ airũ. Ũhoro ũyũ nĩ ũrakenia ngoro yakwa tondũ, hena hena ngwatanĩro njega ya andũ erũ, athũngũ, na andũ airũ.

Ĩĩ niĩ nĩ nũmagĩrĩra mĩtaratara ya gũbacĩrĩra ũrĩmi, maũndũ marĩa njĩkaga nĩta, kũrĩmi mũgũnda kamwĩiria mahinda ma kũhanda makinye. Ningĩ nĩ njĩkiraga thumu mũgũnda-inĩ yakwa, na ngahũthĩra bataraitha ĩrĩa yagĩrĩire harĩ mũmera, ona bataraitha mahinda marĩa magĩrĩire harĩ mũmera. Ningĩ nĩ hũraga ndawa cia tũtambi, nĩgetha mĩmera ĩyo ĩgakũra ĩmĩega, ũhoro wa ng'ombe, nĩ ndĩithagia ng'ombe, na nĩ heyaga cumbĩ, na irio iria ciagĩrĩire, he mũthemba o wothe wa ng'ombe icio, nĩ harĩ cumbĩ na irio cia gacaũ, cumbĩ na irio cia mori, ndegwa, ona ningĩ ng'ombe cia gũkamwo. Ningĩ nĩ ndĩci ndĩcihũraga nda nĩ ndĩcihũraga ndawa, ngacihuhĩra ndawa cia tũtambi ta thuya, kana ngũha, nĩ ndĩciheyaga ndawa cia njoka, nĩgetha cigakorwo ciĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ, na niciroragwo nĩ ndagĩtari wa ng'ombe, mahinda kwa mahinda nigetha cigaikara ciĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Harĩ irio cia mboga na mbembe, thuraga kũhanda irio cia mboga hĩndĩ ya mbura. Njĩkaga ũũ tondũ nĩ tondũ, irio cia mboga ciendaga maaĩ maingĩ, nĩguo cikũre naihenya. Kĩmera gĩa cio gĩtikaraga ta kĩa mbembe. Nĩcibataraga ũbacĩrĩru mũno, gũkĩra mbembe, no nĩ kũrĩ na uumithio na kĩo nĩ ũndũ wa kĩo kĩa mũndũ. Thoko-inĩ, irio cia mboga, nĩ cigũragwo mũno, na mbei njega gũkĩra ya mbembe, na andũ nĩ maciendete mũno. Mũhano nĩ ta thibinanji, nyeni, terere, kambici, nyanya, na managu.